Ũkĩhanda gũtũngũrũ gĩbatie kũmenyererwo ũũ, ũndũ wa mbere wethe handũ hena riũa na hena tĩri ũranyua maĩ wega alafu ũcoke woitagĩrĩrie maĩ na ndũgekĩre maĩ maingĩ ndũgaitagĩrĩrie maĩ maingĩ mũno ningĩ, alafu ũcoke wĩkĩre bataraitha ya Nitrogen, wiki tũwiki tũnini, ũguo ũgathiĩ ũgĩkĩraga tũwiki tũnini twa hetũka ũgekĩra nginya bulb yanjie gwĩ form gwĩthondeka, alafu ũcoke ũgathiaga kũrora nĩguo itũngũrũ ciaku itigakorwo nĩ tũtambi, alafu gĩtũngũrũ gĩa kũra ũkĩgethe, na kĩrĩkia kũgethwo kĩambaga kũmithio alafu gĩgacoka gĩkaumio nja gĩkoma wega nĩgetha gĩkaigwo, na kĩrĩkia kũigwo

Ndambĩrĩirie kũruta wĩra ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ndonire noũndeithie mũno mũtũrĩreinĩ wakwa na wa bamĩrĩ yakwa, ngiuga ndigane na wĩra ũrĩa ndĩrarutaga mbere nĩgetha ngerie ũndũ ũyũ tondũ wakwona andũ maigana ũna merũtĩte wĩra ũyũ na makagacĩra mũtũrĩreinĩ, ngiuga nanĩ nĩ ngũgeria na ndageria kuuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ ngĩona nĩ ũrahe ũboco wakwa wa ũmũthenya na ũkahe mbeca nyingĩ gũkĩra ũcio nĩrarutaga hau kabere.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona mbica-inĩ ĩno nĩ WIFI router na ĩno WIFI router ĩhũthĩkaga ĩteithagia na intaneti, intaneti gũkinyĩra andũ arĩa marahũthĩra indo ta thimũ kana gwĩka atĩ, kũgayania ĩyo, kũgayania intaneti ũkĩhũthĩra cable kũrĩ indo ta thimũ, komputa.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha, kĩhũthagĩrwo nĩ andũ arĩa marutaga wĩra wa thitima. Na kĩndũ gĩkĩ kũringana na ũrĩa niĩ ndĩkĩũĩ na ndĩkĩonaga tondũ nĩ ndĩkĩonaga kaingĩ mũno gĩcigo-inĩ gitũ, andũ aya a thitima mahũthagĩra kĩndũ gĩkĩ gũthima indo ta, ta voltage i, indo ta current.

Ũrĩa ingĩbundithia mũndũ kũhanda itũngũrũ ici ndĩrona haha mbica-inĩ ĩno, ũndũ wa mbere ingĩmũbundithia ũrĩa mũndũ agĩrĩire gũthondeka mũgũnda harĩa arenda kũhanda, eherie mahuti acoke enje mũtaro, alafu njoke ndĩmwonie, ndĩmwĩre mbegũ iria cikoragwo ciĩ njega cia kũhanda na ũrĩa citigithũkanagio mũndũ akĩhandaa alafu njoke ndĩmũĩre ũrĩa agĩrĩire gũitĩrĩria maĩ itũngũrũ icio na kũruta ria alafu ndarĩkia ũguo ndĩmwĩrĩre bataraitha ĩrĩa njega mũndũ acagũraga njoke ndĩmwĩre ũrĩa itũngũrũ cia kũrũ cikoragwo cihana na ũrĩa cionanagia alafu ndĩmwonie ũrĩa cigethagwo ndĩmwĩre ũrĩa ciendagio, ciendagio na wũigũ.

Ũrĩa ingĩ bundithia mũndũ wĩra ũyũ wa kũhanda mboga, ũndũ wa mbere niĩ ũrĩa ingĩra mũndũ nĩ kũmwĩra acagũre ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa kwĩna rĩera rĩhehu, ta rĩu mweri wa rĩera rĩa hehu no ũhande mboga ciaku ũthondeke tĩri waku wega wa kũhand mboga, tondũ mboga nĩ ciendaga riua, alafu njoke ndĩmwonie rĩu acoke ahande, ekĩre mbegũ ciake alafu ndĩmwĩre aitagĩrĩrie mbegũ ciake maĩ o mũthenya na ndagekĩrage maingĩ alafu ũrĩa ndĩmwonie ũrĩa angĩmeya mboga nĩ ngũrũ nĩ ahehinya aigue mũtwe nĩ mũmũ alafu acoke acige.

Mbica ĩno ndĩrona haha ndĩrona tarĩ laini cia thĩmũ, ndĩrona ta irĩ cia Safaricom tondũ wa color ĩyo ya green na laini ĩno ĩkoragwo kanyamũ-inĩ kau kanini alafu ũgacoka ũkamekĩra he gaka kanene nono ũmĩkĩre yoika thimũ-inĩ kana wĩkĩre twĩtwothe thimũinĩ twĩtwothe tũtatũ thimũ-inĩ, wekĩra gaka kanini he kau kangĩ alafu wĩkĩre hau he kĩu kĩnene alafu wĩkĩre thimũ-inĩ kana wĩkĩre he kau kanini alafu wĩkĩre thimũ-inĩ ũguo nĩguo ingĩuga ũhoro wĩgie laini ici cia thimũ ndĩrona haha.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona ta hena gĩkundi kĩreĩta Garrisa Network Operative Society. Gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩteithagĩrĩria arĩmi gwĩ kũria kĩ ũrĩmi, ũndũ wa mbere nĩ mateithagĩrĩria gũkombithia arĩmi na mbeca alafu magacoka macokie biacara ciao cia therema, magacokia, alafu nĩ mateithagĩrĩria, nĩ maheaga andũ mbegũ cia kũhanda indo ta marigũ, ta water melon na nĩ mateithagia kũhanda indo ta icio ciĩgie ũrĩmi.